Tuguk cheochengen en choruandit ii ,ko omoche choruandit nekararan neto choruandit ingunon maran minyosutik chekonyoswon maran oot komotinye rabinik oo miten tufuk chomoche aal anan mituguk chemoche rabinichoton oboisien, ko choruet nekararan ii koyoche ndosom olenji toreton rabinichu oboisien ko choruet nekararan komonyolu kongalan kole motinye nyolu kotoreton maran yon tinye, lo choruandit nekararan kotoreti yon itinyee nyosutiet, choruandit nekararan koraa kochito nekiiyan inee, maran inibokokchi kit ii iyoni ile mometo chichiton anan komobete chichiton oo yoche inibokokchi tuguk choruanito komochore mochorin choruanito.

Kit netesee taa en yu omuche ooror, kit netesee taa en yu okere ole mobek ichechu anan ko marurek chuton koche kagengaa, kagengaa komengekitun kingoen mashinit, miten mashinit nengoe tuguchuton marurechuton anan ko mobek yondo konyolilen yon tomo koyomio kengoe kabisa asikebutchi twaa, kongebutchi twaa kochome twaa ndamun tokonyolilen omoksee en twaa, koyekokebutchi twaa korotwechuton ii kotesokse cheko , oo tesokse cheko koraa kotesokse rabinik chekenyoru.

Kit netesetai eng yu , amuchi aoror ndamun eng yu akere biik chechang akere kora chito nekarat sonoek en metit, akere chichiton ale karat lesoit nonpo masaek, akere kora chepyoset nemiten reu nekaker metit akotinye sumek, akere bichuton ale uon boe tiong'ik chopo tumin. Bichuton kopoe tiong'ik chopo tumin akere peliot nekipoe eng reyu mara kinoken beek peliondoni, maran kankwam melel anan ko kerichek korotwechu chokere kakindechi cherkenishek chelelach.

Otindenik chekirakas akobo koroi, ko koroi kokiakas ole koroi kindo omitwokikab tugaa, omitwokikab chon kakengaa komengekitun chin kakengaen mashinit, miten mashinit nengoe omitwokikab twaa maran ko marurek anan komobek chekokebuten bandek, kengoe komengekitun ak kinde koroiton, koroiton koraa kotinye poiput en ngweny chemondoen beek maran beek chon kakobit yon kingoe marurechukan keriben omitwogik choton chebo twaa korotwechuton.

Ngomnotet ne yoche keboisien en yu koyoche konai chito oke kitupto koretwechuton, ele kitupto ketik situn kebol koyoche konai chito kole tot ketup kotore betushek ata totun kebol kokokotuekitun kouchuton, yoche konai koraa chito kole monyolu komi elebune koristo yon koketup kinde maat korotwechuton ndamun nibuch kololdos tugul ingochut koristo, yoche konai chito kole kindoo ngungunyek ak kechopchi elemongunen iyet , mongunen iyet kila kosikochobok korotwechuton, kokarik chekiboishen en ireyu koketik kibele ketik maran kotar wikit agenge kebol , kiboishen koraa mokombet kebal ngungunyek en ngweny siketupen ak kindee sokek barak kotuch ketichukan komokinde ngungunyek, karik alak en yu ko mokombet non kibolunen sikebol chetuen kouchuton.

Ndaker boisioni abwote toretap bandek nekitore bandek, yonkakeput bandek eng mbar, keipu kobwa choke akeip kobwa biik kopir asista koyomyo. Yekakoyomyo bandechukan, komiten mashininito, kondoi kotinye machakwek, asikotor bandek komi oleketochen bendek icheken sikomi olikewirchinen machakwek. Koi kaketach bandechuton ko much any keip kopa tinga ndamun kakotorok. Ko rahisi kasitap mashiniton ndamun mayoche kotor chito kopoishen eut ndamun ng'ete chito, koyoe kasit mashininiton koek rahisi.

Tuguk chocheru chebo komonut en yu, ireu okere miten pichait nebo chito, okere kokinde pichait kongeten metit koit teket kobo komonut pichainiton ndamun mara iboru tugukab chichiton, maran chichiton kokomin kasit nekosome, maran koyoche kibarta pichait asikenai kele chito nekosome kasiniton kokerker ak chito nekonyo yuton ii, okere koraa miten ngalek chekakisirasir en yuno maran koboru kenyishek ak torikishek che kikisiche chichiton.

Tuguk chebo komonut chokere en ireu, okere ketik chechang chemiten ireu, ketichuton okere ole nyolilen ketichuton kobo komonut ketichuton ndamun ketik ii kekonye tatun yon kokoechekitun ii ketil asikenyor bokoinik chekitegen kot , anan oot kobokoinik chekiteksen, ketichuton koraa kotoreti sikenyor koristo , koristo nekararan nekikule kwo bortanyon kotoreti ketichuton kenyorun koristo noton nekararan, ketichuton koraa koribe ngungunyek chemi ngweny, ribe ngungunyek chemi ngweny amalaa beek yon korobon neo, anan koraa koribe ngungunyechuton ii amalaa koristo, mara yon konyo koristo neo koribe ngungunyechuton, okeree koraa ole miten ketik ireu chebo wainik bokomonut ketichuton bo wainik ndamun ketichuton konome wainik cheibe maat ibe maat kobaa komoswek cheterter wainichuton.

En yu agere ingoroik chelelach chikakimaaagere koraa ale miten tuguk chekakinamen ingoroik chuton asimabutyoachome korotwek chuton ntamun ingemwet ingoroik chuton chelelach komara miten buywet Ngwenya korotwek chuton chekinamen kenamchin wayatnikakimaen asimabutyo komurekitun tugukuchuton agere koraa wainik chemii Barak yunoo Chemiten inat kotere bik komachor tuguk Chemiten irou

Bokomonut boisioni ndamun boisioni okeree lakwet nekiten, chereret nemingin nekotokesiche, chereraniton okere ole chuchuni, chuchuni kamet kobo komonut ndamun yoche kochuchun lakwet nekiten, ndamun chekab kamet kokimen en bortab chereret lakwet nemingin, yoe kowek kokimekitun sikokimit lakwet yo etu, ko chechuton kotoreti lakwanito kokimit, o toreti koraa ndamun tere mionuokik cheterter chemuch konam lakwanito yondo komingin.

Kit netesee taa en yu okere teta, okere koraa chito ne okere eutab chito ,tanyiton koraa okere ole miten imbaret nenyalil nenyolilen suswek chekororon, okere koraa eutab chito nekanam kit nekiruten teta maran korute tanyiton ndamun maran kokirute chekitere mionuokik chetot konam tanyiton yon tesetaa koetu, kerite simanam mionuokik cheterter anan komara koankomian tanyi, maran koankomian en kasarta neo kekur chito nerute, kekur konyoindet konyokoker ak kole yoche kerut tanyiton asikosob tanyiton.

Ba kamanut baishoni en kokwet ndamun akeree Chichi agere ale uwon ngolonchin bik elekitertoo mianwakik chename bik ,chichiton agere Kole ngolonjin bik akobo Mara miando nikokoit ko ba kamanut ingemwai bik tukuk chekisibi simanam bik miando mara ne miando nikoitu koyaache keyarorchi bik Kole yache keyae kouni akouni simanam bik miando niton anan komara mi bik chekikonam miando kemwachinbbik ki nekiyae asikosob miando niton mara kemwachin kelenchinmiten kerchek mara chekibaishen anan koyaache kemwachi kelenji yanganam miando bichutonbkoyache Koba sibitali wakositakan miando

Bitunat koroi misink en korenyon ndamun okere koroi ole koroi kebimonen mionuokik, kibimoni maran yon kikonamin miondo kebimoni kele miondo oino nekikonam chito kebimonen koroiton siyekakenai kele kakenai miondo kinam kecheng kerichek che kinyoen miondo nekokonam chito, anan koraa kebimoni chito kototokomi komie kebiman ak kemwochi kelenchin yoche koriopto gee ono asimanam mionuokik cheterter chemara cheibu koristo ana komara chekinomdo kee.

Obisit noton nebo ODM en kokwenyun obwote olee miten sotik ndamun miten biik chebo ODM nekondoindenywan ko Raila Odinga, komiten ofisinywan nekikichop sikotete ng'otutik bichoton chebo ODM, mara sikotete bang'anetab taai elenyolu kiburto bichuton anan komara tukuk cheyoche koyai asikotesta boishet komnye nekeyoe en Kenya.

Boishoni okere olee chichi kosite koroito non kindo ngweny siketiech komomurit koot, ko elekinetitoi chito koboishen koroi koyoche kora konai chito kole kiboishen beek chetian kemwete koroiton, yoche konai kora chito kole moyoche keboishen beek chechang ndamun tor kouii elekiribto bechuton komanda bii, yoche kora konai chito kolee koboishen sabunit ainon ak omoo ochon chetian koyome koroiton.

Kiit nenyone metinyun inoker nii ko elekioldoishen kora ko elekioldoen banyek, okere kora olee miten banyek chekoki ng'ob en yuun chechang, okere chito en ireyu miten chito neoldo banyek en yuun ndamun okere olee mii oriit olemiten banyek, sikomii chito nemi bii maran kokonye ketilchi banyek, kosoru chichiton banyek chebokwome en konyin ak lokokyik, akere kora kariit nekokitindo en yuu, maran kobunu chichiton kariniton, maran ko koloo kot oleyobu anan komara kokiyoku en eleloo koyach kobun kariniton.

Otindoniot akobo boisioni ii ,boisioni okere ole miten ireu konyoindet nerute chito, okere ole inyoe chichiton ochome boisioni ndamun boisioni ko inginyaa chito komaran kokokanam miondo, kerute chito asikosobcho mionuokik maran chelikonam bortanyin, okere koraa ole kirute chichiton maran ketere mionuokik maran kirutchin kerichek chekiteren maraa miten miondo nekokoit kerute chito kerutchin kerichek chekiteren mionoton asimanam bik.

Bokomonut keyai boisioni ndamun boisioni okeree ole kinete bik chemobendote, chemotinye keliek chekimutote en karishekwak chon toboten ak kimut, maran kinete olekiboisiotoi moshinishek chuton chu koitu, anan ko maran kokinete kinete elekiyoito somanet maran kinete somanetab bichuton ndamun yoche kosoman akichek kou bik alak, kobokomonut ndamun ichek ii komuche koraa koyai kasit motin komotinye keliek koyoe koraa kasit.

Koroi okere ole olekibendi siketoreten ngee ndamun okere ole miten lakwet netinye ingoroikab sukul komiten elekitoreten ngee, ndamun okere ole bo sukul koyoche ketech korichuton chemengechen elekitoreten ngee ndamun maran yon miten lagok sukul komaran yon kakogas kole yoche ketoretkee, koyoche kobwaa ireu ndamun kisibii tilindoo, koraa moyoche keyochi olda tugul kibwonee koiton asiketorendee ngee koiton kotililitu emet yon kokiboishen koiton.

Tuguk chebo komonut en yu okere ole kakisir ,okere ole ngalek chebo somanet miten koraa elekakisir kele yoche kinet lagok keboishen oret neterter yoche komi koraa elekinetito lagok maraa chon momuchekee ,mara miten lagok maraa chon mobendote chemotinye keliek omiten koraa lagok chemosweito chemotinye konyek, mi chemokostoo koyoche komii elekinetitoo alak tugul en komostanywan, chemobendote komi elekinetito, chemoswoito komi elekinetitoo, chemokostoo konyolu komi elekinetito, okere koraa ole miten komosto nebo konetik en ireu ,konetik ko icheget cheiborjin oret nenyolunot lagok chuton chu mengechen.

Boishoni okere en ireuu olee miten ireuu bendo nebo ing'okiet, ko boishoni achome ndamun maran benyiton nibo ing'okiet maran ko kienye sikiyo asikialda, ko Karan boishoni ndamun ng'erib ing'okenik ko ng'eeny kwanyiny bendo nenywan, anyun bendo nebo ing'okiet, kora benyiton kioldo kioldechin biik en elekiomishen asikenyor rabinik chekitoreteng'e, anan kora kenyor rabinik chekiboishen en boishonik cheterter.

Chito nonoe en reyu ko nendet nekipore Lwanda Makere ko chichiton ko ki kandoindet nekindochin biik kinkependi loket. Chichiton ko ki kim kapisa, kindochin biik kinkependi loket ndamun kitinye tuguk tukul chekiipe kopa loket, kitinye ng'otit, kitinye rungut ako mara kitinye panket kora. Kipo komonut chichiton ndamun kimokipore chichiton chito aketukul, kiuy sikepar chichiton biik chipirekei tukul en loket ko kipo komonut chichiton ndamun ipwotwech kora kele kimiten chito nekikim. Chichiton kora kobwotwech kora kole kimiten kandoindet nekindochin biik kinkependi loket kila kokitinye tuguk tukul chekikiipe kependi loket.

Bokomonut keyai boisioni ndamun boisioni okeree ole miten bik ireu maran kokonyoik chenyoe twaa, okere ole kanam any kit netou kirutchin teta itit, kobo komonut boisioni ndamun ingerutchi teta itit maran okot kondee kit netolelio itit, koboru koraa kele tanyiton ii kobongoo maran yan chang tugaa, o maran kokaal chito agenge teta kindo niton sikibor kiboru koraa kele bongoo tanyiton anan koraa kiboru kele tanyi kobochego koter nebo cheko oo ter nebo banyeek teta.